Ore naa kuna naa impuka nanyori kuna , naa keyieri ninche anaa nkulie puka ake amu keeta biotisho naa kekesuni ake temukunta nepuoi nitukui oleng naa nitoktokieki ,amu ore kuna puka yioloti anaa terere naa kedua oshi tenitu itukui neku nitokitokieki . Neku kengasi aitokitokie peitokini ayier atipik eilata, onkitunguni , ornyanya naa nenyae.

Ore naa ena naa endaa nayieri naa ore naa spices naakepiki oshi ninche endaa aitamelok peyie etum naa aishamu aitobiraki neaku keuni naa oshi ninche kuna tokitin naa kepiki ake ilanterera enkop nabukokoni enkare neiremokini ometubulu naa nchere kepiki ilkeek loorishie ikukunik olkurt neramati peyie etumoki iltung'anak ainosa netum biotisho osesen naa kelo sii atum iropiyiani